Ici nĩ mbegũ cia mboga ta ũrĩa tũciĩtaga gwitũ. Ngĩenda gũciharĩrĩria nyambaga ngacithambia wega, ngekĩra thaburia-inĩ ngongerera maĩ na gacubĩ kanini cikaba cigatheruka nginya cikahĩa. Rĩu ngoya thaburia ĩngĩ ngekĩra gĩtũngũru, nyanya, magũta na cubĩ, ngamba ngacikaranga, ciahĩa ngongerera mbegu ici nĩguo cihĩanĩre hamwe. Na ũguo nĩguo haragirĩria mbegũ ici mboga nginya cikahĩa wega.

Nyambaga ngathura irio ici wega, ngacithura wega ngarora kana hena magunyũ marĩa mehithaga mboga-inĩ, ngacoka ngacithambia wega nĩũndũ wa ũgima mwega wa mũĩrĩ, ngacoka ngacitinangia wega tũnini tũnini, ngacoka ngakaranga gĩtũngũrũ, nyanya, maguta-inĩ, ngongerera cumbi, gacumbi o kanini, rĩu ciamba cia hĩa hĩa ngongerera mboga ciakwa, ngeterera hanini ngagarũra o cikĩhĩaga, na niĩ ũguo nĩguo haragĩrĩria irio ciakwa.

Ingĩkora munene wakwa ndĩna gĩtĩo na ndĩnyihĩtie mũno ndĩmwĩre ũrĩa njĩkĩire kambuni ĩyo, harĩa ndamĩkorire ngĩambĩrĩria kuruta wĩra kũu na harĩa ĩrĩ thaa ici, nĩ ndĩmwĩre ũrĩa ndũmĩrĩte mahinda makwa, gĩthomo gĩakwa na ũmenyo wakwa wa mĩaka mĩingĩ nĩguo kambuni ĩno ĩgacĩre. Njoke ndĩmwĩre matanya makwa ma hau kabere, ndĩmwĩre ũrĩa ndĩrenda kuona kambuni itũ ĩĩ ya mwanya harĩ kambuni ingĩ ciothe na ndĩmwĩre ũrĩa ndĩrenda a hambie ngathĩ.

Imwe cia njĩra ici, no ũtũmĩre ng'ano cia tene, no ũtũmĩre ng'ano cia mathekania nĩguo kũiga andũ maikare marĩ acanjamũku. No ũhũthĩre nyĩmbo mũine hamwe, mũthũngũthe hamwe, no ũtũmĩre mĩthako. Mĩthako ĩrĩa yathakaguo tene kana ĩrĩa irathakwo thaici nĩguo kũiga mũndũ emũcanjamũku. No ũtũmĩre ciũria.

Haha ndĩrona mĩthemba mĩingĩ mĩ, ma ndawa cia kũrebia, ĩmwe yacio hena thigara ithatũ, na thigara ti njega na ũgima wega, mwega wa mahũri, nĩ ithũkagia mahũri, hena njohi, hena cindano nyingĩ biũ, hena cindano inyanya na ngwĩciria nĩciagwĩtheca ndawa thakame-inĩ, mĩkiha-inĩ, hena ndawa cia kũmeria, hena gĩbiriti, na ndawa ici citikoragwo ciĩ njega na ũgima wa, mwega wa mwĩrĩ.

Haha ndĩrona andũ akũrũ acucu na aguka na makoragwo na bata mũingĩ mĩtũrĩre-inĩ itũ, tondũ kĩndũ kĩa mbere makoragwo na mataro marĩa mabatiĩ, na makoragwo na ng'ano njega mũno cia gũthekania, ng'ano cia mũtũrĩre, ng'ano njega. Na ningĩ nĩmatuhoyagĩra maũndũ mega mĩtũrĩre-inĩ itũ, na mabatiĩ kũrũmbũyio.

Mũtambo ũyũ ũtũmĩkaga kuoya mbica na video cia mĩhang'o ĩrĩa ĩrathiĩ nambere handũ hau. Na ũtũmĩkaga mambũra-inĩ ona mũtũrĩre-inĩ wa o mũthenya kũoya mĩhang'o ĩrĩa ĩrathiĩ nambere. Na mũtambo ũyũ nĩ wabata mũno tondũ nokũhanĩke kĩndũ ta wũici hakuhĩ kana ũhagũku wa ũgitĩri, no gũkorwo na, na atunyani, aici, kĩndũ ta kĩu, na borithi nomathiĩ mone mbica na video iria ciroyetwo nĩ mũtambo ũyũ, na no itũmĩke ta wĩra igoti-inĩ.

Haha ndĩrona ndagĩtarĩ na ahana ta arĩ ndagĩtarĩ wa ciana, athomeire maũndũ na ũrigitani wa ciana mũnomũno, kũringana na mbica ĩrĩa ĩ haha. Na ndagĩtarĩ ũyũ kana mũtaramu ũyũ akoragwo na bata mũno tondũ kĩndũ kĩa mbere nĩ aroraga ciana, mathĩna marĩa maramathumbũra, na maũndũ marĩa aciari na arigiti angĩ mangĩka nĩguo kũmenya ũrĩa mekũrora ciana ici nĩgwo cikorwo wĩ, nĩguo cihone, na nĩmaheaga ciana ici ndawa iria cibatiĩ, na no mataaraga aciari ũrĩa mekwarĩra ciana nĩguo kũrigĩrĩria ma, mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩrehe, ĩngĩkorwo ĩgĩthumbũra ciana ici.

Nĩguo gũkorwo mũrigitani, ũbatiĩ gũkorwo na gĩthomo kĩrĩa kĩa igũrũ biũ, ningĩ ũbatiĩ gũkorwo na ũmenyo mũingĩ wa kĩrĩa ũrarigitanĩra na ũbatiĩ gũkorwo mũndũ wendete mathomo na wendete gũthoma mũno nĩguo kũmenya maũndũ ũrĩa marathiĩ magĩcenjagia ma ũrigitani ũkamenya kĩndũ kĩerũ omũthenya nĩguo ũkorwo wĩ mũrigitani ũrĩa mwega biũ na ũkahota gũteithia arwaru na andũ, na ũkamatungata wega, ũkamarigita na ũkamahe mataro mega.

Ngari ĩno nĩya gũtwara arwaru thibitarĩ na kwahanĩka kĩndũ ta mũtino ngari ici nĩcio ciĩtagwo, igateng'era tondũ ĩkoragwo na ihenya mũno. Nĩ ĩmwe ya ngari ĩrĩa ĩkoragwo na ihenya mũno, na ĩkoragwo ĩthondeketwo na ũndũ ũrĩa nĩyagũkua, nĩyagũkuĩra arwaru. Rĩu kũonekana kĩndũ ta mũtino ngari ici nĩcio ciĩtagwo, igathiĩ ikoya arwaru acio magurarĩtio mũno, ĩgamateng'eria thibitarĩ nigwo kwamũkĩra ũrigiti makĩria, nĩgwo kũhonokia mĩoyo yao.

Ũhũthĩri wa magathĩti gĩcigoinĩ gĩakwa, nĩgĩ, ũhũthĩri ũcio nĩ ũthiĩte thĩ mũno, ũngĩringithania na hau kabere. Tondũ hau kabere, andũ matũmĩraga ngathĩti kũmenya nĩkĩi kĩrathiĩ nambere, kũmenya mohoro, na maũndũ matiganĩte no matukũ maya tũrĩ, andũ ma andũ aingĩ maratũmĩra thimũ ciao, kũmenya nĩkĩĩ kĩrathiĩ nambere tondũ kwĩna nenda nyingĩ cia cia kũheana mohoro, na ũhũthĩri wa maga magathĩti, nĩũthiĩte thĩ mũno, na matukũ maya ona ndionaga ngathĩti, nĩ hinya mũno wone magathĩti tondũ ona arĩa mendagia, ona wamoria nĩmaugaga atĩ ti andũ aingĩ matũmagĩra ngathĩti.

Haha ndĩrona indo cia ũrigitani, hena ndawa mĩthemba ĩtiganĩte, ĩrĩa ĩhonagia ndwari itiganĩte, na mũndũ ũthomeire wĩra ũyũ, nĩakũmenya ũrĩa egũtũmĩra ndawa ici, ndĩrona hena ndawa nginya cia kũhaka, okorwo wĩna ruo handũ, ũkahaka wega ũgecocora wega, na hena nginya ndawa cia kũmeria ũgĩtũmĩra maĩ, ndĩrona hena magathĩ, nginya hena bandage iria ciohagwo kĩrondainĩ, kana ũtemetwo handũ, na ndĩrona hena nyamũ ĩrĩa ĩtũmĩkaga nĩandũ a asthma asthma arĩa makoragwo na ndwari ĩyo, na mũndũ ũthomeire ũrigitani, nĩakũmenya wega ũ okĩndũ haha, ũrĩa gĩtũmĩkaga wega.

Haha ndĩrona mũrĩmi na e mũgunda-inĩ wake. Ararora mboga irĩa arahandĩte ũrĩa ihana, na kana nĩirarĩo nĩ magunyo na kana no cirakũra wega. Ndĩrona ahandĩte mboga ici ciake wega na nĩ acirĩmĩire wega na igakũra na igakũra wega, ĩĩ.